Magi gin ochele. Koro ochele to yudore e alauora wa kuma adakie. To ok pidhe, onge jok mapidho ochele e puoothe manie aluora wa nikech ochele dwaro kuma pi nitiere mang'eny ahinya. Koro ochele mayudore e aluora wa gin mana ma iuso e dukni. Edukni kuonde go be jogo waro gi ka ogologi e kuonde mamoko. Ng'eny ochele ma iuso e dukni manie aluora wa igologi kuond machalo kaka Ahero to moko bende a Mwea. Moko bende a e pinje ma oko mano nyiso ni pinje ma oko ma ok e yi Kenya wa kaendi. Koro en chiemo ma ji ohero ahinya. Jomoko madho kode chae. Jomooko bende chame achama chiemo ma godiochieng' kata chiemo ma godhiambo gotieno.

Ma endi en lum. En lum modongo mang'ich kendo maber. Kendo ka endi odongo e pap kuma duong' kendo kuma lach ahinya. Koro lumb ni endi ji tiyoo kode e kwayo dhok kata miyo dhok to chame. Koro kopo ni en dhiang' madhako to ogolo chak maber kendo chak mang'eny ahinya. To kopo ni en dhiang' madichuo to bende odongo dhiang' mopong' makata ka iuse to japur yudo omenda mang'eny kabisa monyalo yombo godo gik moko achiel ariyo ma dibed ni chande kata dwache moko ma e yi ot. To lumb ni endi bende rombe bende nyalo chame. Koro lum machalo kama inya kwaye dhok to bende inyaweye odongi kaito ing'ade to itero ne dhok to chame gidala. Jomoko bende tiyokode e umo witado kodongo mabor.